No ũthiĩ nduka-inĩ ya kwendia ndawa kana ya kwendia mbegũ, ũtuĩke wa kũgũra mbegũ ciaku, watuka wakũgũra mbegu ciaku, ũitware kĩganda-inĩ gĩa kũmerithia mbegũ, wamatwarĩra ũkũmera, magũitĩre mbegũ icio, ũmere mũthenya ũrĩa ũgũkorwo ũkĩenda kũbanda, nĩ mweri ũrĩkũ, tarĩki cigana, megũitĩra mbegũ ciaku, maimerithie thutha wa wiki igĩrĩ ũthiĩ ũcione barĩa ikinyĩte na watuĩka gũciona barĩa ikinyĩte ũthiĩ wanjie kũbarĩrĩria mũgũnda waku, ũrĩmithie, ũkarĩthie, kũgayanio, ware baibo ciaku, mũthenya wa tarĩki irĩa mwarĩtie cia kũbanda cia kinya ũthiĩ o kũu kĩganda-inĩ wone akorwo nĩ nyanya ciaku barĩa ikinyĩte kana cukuma ciaku, ũkue ũke ũrete mũgũnda, mwanjie kũbanda, mũgũnda nakuo wanjie gwita maĩ, na wĩte andũ ma kũbanda, mũkĩbandaga.